Ndĩrona mũndũ agĩthiĩ bara, akuĩte mbagi ĩna gĩcuma hau igũrũ, na hau kando hena nduka ĩrendio nguo, na harĩa mbere hena mũndũ ũrũgamĩte na ũcio ũngĩ aikarĩte thĩ.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa warĩma indo ciaku ta ici, nĩ ũranyihia ngarama ya mũtũrĩre tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ gũcigũra handũ hangĩ, ũrĩrĩaga iria we wĩrĩmĩire.